Kiit noyoe netai sates iyotet ab nyanyek kyuk ko akere ole kanyor asista neyamat, kakinaa beek en kila ak kila, nebo somok ko aker ole kanyor mbolea chekororon cheititotin anan ko cheiyonotonin kobois ak kesember kistechi tuguk chemonomegei simang'em nyanyek chotet ak nebo let atioti nyanyik kyuk aker ole moibutyo , amuch eakot alumji ketit en kwenet asikotii.

Kerenyu agobo kimnatetab barak yon kakiges tuguk, ko ele kagigesta tuguk chotet. Nyolu ko koraranen mising, ak nyolu kochang mising ko kaginyor boratet neo anan ko kaginyorune kelchin neo mising kesutik chotet. Ak yan kachang'a mising kesutik chogaginyor kosir tuguk che kagigol, kegere eng yotet kim kimnatetab barak.

Minutik chekimjindos sikotoretkei kokimitkei ko cheu bandek ak ng'endek, bandek ak robwonik, bandek ak ngwek chenyolilen kou saroch spinach, ng'endek kora ak spinach kongeminjin kibagenge kotoreti kei missing ak kinyorunen borotet missing ak kekese rurutik chemi barak missing.

Tienik che nootin kokoechekitun en kokwenyun ii che kokonaak mising ko ne kikuren sweetstar Mike Rotich ne inendet kotieni secular music, neisubi kora ne kokonaak mising en secular music ko nekikuren Kilel jazz band, ak che nootin en gospel ko neu Emmy Kosgei ak Lilian Rotich ak nekikuren mama Cherop, tienik che nootin mising che kokonaak en emet tugul ak kokomanda tienwogichwak mising.

Raabinik chekitile yon kicheruu rabinik kongeten mpesa koba account nebo benkii. kotiengei kole Tiana rabisiek, angot ko rabinik tuten komitile rabinik chechang missing, ko kot ko rabinik chechang kotile rabinik chechang

Bongonutik che kiboisien asigonyor chitugul boisionikab soet eng kergeinda, kibarasto kasisiek chotet ii koityi chi tuugul neimuch kotiem agobo kasunotet. Ak biik tugul che kotiem anyun anan che kaimuch koityi kegur konyo kigochi tiemisiet keswa ngot komuchi kasit notet ii, kegure ak keyochi tiemisiet en interview ketebsen ak keswa ngotindo ngomnatet koyai agobo kasit notet negagibarasta. Yon kageyochi anyun tiemisiet, kenai kele achon biik che koibelchigei anan che imuchi koyai kasit notet ii, kegur icheget ak kegochi kasit. Ko en yotet ko kagiyochi biik tugul ko kergeit eng kergeindo.

Kit neayae sikobit anet, amwachini alenjini maya, kobata makararan ngeet mising. Amwachini akobo tililindab borta nekararan. Amwachini aleini makararan borta neo mising kosupkei ak miamwagik che imuch koitchi chito. mianwagik cheu chebo sukaruk, ne notok koya mising ak kondoi chito ale ng'oi.

Oret nekiriben korotwek en kokwenyun cheu mianwagik kinetei pik mising konai akobo chametapkei nebo porta, ak ole kiriptoi tililindab porta. Kinete pik kele mie mising ngiam tukuk che tililen, iam amitwagik chetililen ak ie bek en atkei tugul. Sikorip tililindab porta. Kinetei pik mising kelenchin nyolu keun eut yo toma ichop amitwagik, nyolu iun eut yon iamishei, nyolu iun eut yon kewe toilet. Kinete pik kora komanutiet ab kiam ingwek chebo kipgaa chenaatin ko, isakyat, isoiyot, ak inderemyat. kemwachin kelenchin kororon kosupkei neribei tililindab porta. Ak nebo let anyun, kemwachin pik ketienchin kabisa keleini koam tukuk cheu logoek, amun ribei mising tililindab porta.

Awendi konyil oeng en arawet anan ko agenge en arawet koba kechekeno akobo tililindab chametabkei nebo bortanyun sager ale mie bortanyun. Awendi kila a arorchini takitari ole au ak kochekenon anyun, en yotet anae ale mie bortanyu.

Ole kitagto chebioset eng kotab boyondenyi eng kokwenyun ii, keboiboenjin kabisa ak keyai igorto ne boiboegitu bik ab kokwet ii ak ketach inendet kelei, itagat kabisa ak kigonye mising keger bousionikyik. Toche anyun kametab boyondenyin ak kwandab boyondenyin kolei, itagat eng kambit notet. Itogone anyun ak koberur kogoi ngulek che kororon asigopit kotestai eng konyinet ak boyondenyin komie. En let anyun kotienji chepiosok chebo kokwet kolenji tagat en kokwet ko chepioset nobo kokwet.